Ilarikok lenkop e Kenya kulo, otii ninche enebo ainos inkiri. Na kitodolu ena ajo sapuk naboisho naata ninche. Ore si enkae naa enkishopo emaa, nakegira kuna ashu itodolu ajo ore enkishopo emaa, naa enetipat oleng, tenikisuj orkerrerri lang' nimiking'ua aikata.

adamu enkisomare eeh, e budget olosho le kenya tenadol ena nadamu sii olopeny olorika lilo orika le treasury tenkop e kenya naa kitodolu ajo era reten natipika dukuya nayieu nepuo aitayiolo iltung'anak le kenya naipirrta esiai oropiani.

Kaitadamu ena ajo etaa ajing'ita enkop naji oloitokitok. Naa ore ake pooki ngai otii engari pee eyiolou ajo etaa etabaiye eneloito pee meitoki aingasia ajo kelakua eneloito oleng'. Naa keret iltung'ana ena pee eyiolou ewueji netii metaa ore naaji pelo metaa etooshokoki esimu aikilikwanishore ajo kaji itabauwa, nelimu oltung'ani ajo atabauwua oloitokitok.

Kumok imbaa nadamu tenadol ena, amu ore pee ing'uraa iltung'ana, neishopito intokitin naitipikaki inkomomi, naaji mask naa ore opa erishata e corona, netejo sirkali incho eishop pooking'ai pee eiboori Ina moyian naji corona. Ore sii enkai naa etiu anaa ketii kulo tung'ana esiai nasotuni iropiani, egirai aomonu iltung'ana meitayi iropiani pee epuoi aitayu iropiani peepuo aret lelo tung'ana oonyamal ashu lelo lelo oyieta eretoto.

Ewaita serkali iroruat kumok, peepuoi aitobiraa esiai e eng'elare. Ore ene dukuya naa eyawuaki imashinini naoshieki inkurai naa ipik ake olkimojino lino neitodolu ajo indipa iyie atoosho kura, neaku meata eninko pee intoki agelu kulie arikok. Ore sii enkai naa keahomoki aitayu iltung'ana lemekure etii register o laoshok le kura nepuoi aitumia inkoitoi naaji digitali pee eiboori esiai empurore e kura.

Ore ene dukuya naa kaliki oltung'ani injoo ebol internet te esimu enye, nelo neig'oru entoki naji eCitizen, ore ake pee meata akaount teinewueji, nebol ninye akaount enye, ore ake pee eidip airegista akaount enye, nelo ninye ewueji naji, ewueji natii enkarna. Ore ake pee elo ine wueji nojo inchoiregista, ore imbaa pooki naipotunyeki ninye, nepik ninye ine wueji anaa eneyouni ore ake pee eidip atipika pooki toki , etii ewueji naji submission, pee itumoki atipika Nena baa pooki nitipika, ore ake pee epik Nena pooki netum Ina najoi submission nereshu inoolong'i uni ometabaiki imiet pee etum taa ninye olkilikua aijo etaa eiregistaki.

Osirua sapuk ele oetuo iltung'ana kumok tenebo neinos sininche endaa tenebo. Kaanyor nanu ena siai tenetumo iltung'ana loonyora, looning'o ashu oing'ua enkop nabo, ashu ilchoreta nepuonu tenebo pookin, nipuopuo ainos endaa pooki anaa ilalashera o inkanashera, nitumomo sii niimakiki imbaa naipirita maisha.

Ore teknologia naa keilepunye enkisuma oleng', tenepuoi aitumia te enkoitoi naishaakino. Ore ake pee eaku etii pooki sukuul inkopyutani, netii ositima, naake keidim aikuna inkera metijing'a ormutandao, neing'uraa imbaa naisumaki, neidim ainguraa impishai ashu eingor video, neisaidiaa inaa metaa mekuree erikino intokitin naitamoo ilmwalimuni. Kore sii embae naagol nemeatai majibu te endarasa, naake eishoori enkera ashu keata sii ninche ilmwalimuni, epuo ainguraa mutandao pee etum ainoto esipata Ina bae, neaku ore pee eaku egiraa aitumia ormutandao te esiai e enkisuma, naake keilepu oshi enkisuma oleng' neisaidiaa inkera metaa merikino imbaa naisumaki.

Ore pooki ngae oata account e KRA, naa kebol ninye eitumia computer enye ashu e simu nebol website e KRA nelo nepik ninye ina pin enye. nepik inena baa naisudoro pee etum atabolo account enye. Ore ake peedim nelo ninye eweji neji, file returns. nebol ine neji nil returns ashu nena ooltunganak loigero te sirkali neiput inena baa pookin naa yieuni.

Ore ena rishata too isukulini, naa erishata enkiguran oo isinkoliotin. Naa ore embenki e equity bank naa naboo olaisotuak ogira apuo aitayu iropiani pee etum ataret ilmwalimuni meidipa ena siai te nkoitoi naishakino. Neaku Kore tene wueji eshomo ninche aitayu iropiani naraa milionini nara tikitam o imiet, pee etum ashomo ataret Ina siai pee eidipai te esidano.